Ũndũ ũyũ ũronekana haha nĩ kambeini ya kũhũrana na kũgimarithia airĩtu na njĩra ya kũmaruithia. Kambĩini ĩno yekirwo mweri ithathatũ wa kerĩ mwaka wa ngiri igĩri na mĩrongo ĩrĩ na ĩtano, na wekĩirwo kauntĩinĩ ya Naroko. Harĩ rũrĩrĩinĩ rwakwa rwa ũgĩkũyũ ũndũ ũyũ rĩu ndwikagwo nĩgũkorwo nĩtwahũranire naguo biũ tondũ nĩwathukagia airĩtu na kũmathũkĩria ũgima wao wa mwĩrĩ nĩngĩ ũgatuma magĩe na ihinda iritũ rĩrĩa maragĩa ciana.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ, nĩ tũrona anake a rũrĩrĩ rwa ũkabi, me kũndũ kĩharo-inĩ kũrĩa kũrathakĩrwo mũbira, no harĩ ho, nĩtũrona mũthurĩ mũkũrũ, o wa rũrĩrĩ rwa ũkabi, na nĩ ekĩrĩte matonyo make ma ũndũire, na agakua mũkwanjũ wake. Mũthuri ũyũ, nĩ aronekana agĩkenerera mũno kũhũra mübira, na mũbira nĩ kĩndũ kĩega, rĩrĩa kĩrathakwo itũra-inĩ, tondũ nĩ kĩrehaga andũ hamwe, na gĩgatũma manyitanĩre, na marĩrĩrie maũndũ marĩa maramagia itũra-inĩ rĩao, kana mũtũrĩre-inĩ wao.

Ĩno ĩronekana arĩ duka ya kwendia mathandũkũ, mathandũkũ maya mathondeketwo na mabati na harĩ na mathandũkũ manene ona ningĩ mathandũkũ manini, oho mathandũkũ maya nĩ mahakĩtwo marangi matigaine kũringana na wendi wa mũndũ. Mathandũkũ maya nĩ mahũthagĩrwo kwa njĩra nyingĩ ta kũiga mĩrigo, kũiga nguo na kũiga indo itigaine, ningĩ nĩmendagĩrio arutwo arĩa marathiĩ cukuru cia gũkoma nĩguo makohata kũiga indo ciao, nguo ciao na mabuku mao na ningĩ nĩ makanyagĩrwo kwoguo indo ciao nĩcikoragwo cigĩtwo na ũgitĩri.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, rĩrĩ rĩronekana arĩ igongona rĩa ũndũire, igongona-inĩ rĩrĩ nĩ kwambĩtwo hema, na hema-inĩ ici cigekĩrwo indo cia ũndũire, ta itarũrũ na kĩnya, ningĩ, nĩ tũrona mũthuri na mutumia arĩa maracanjamũra andũ na nyĩmbo cia ũndũire, nĩ meyohete na magekĩra matonyo mao ma ũndũire. O ho nĩ tũrona mũhũri wa mbica ũrĩa ũroya mbica na akahũra thenema iria cia kuonia andũ igongona rĩathira, ningĩ nĩ tũrona mũingĩ ũgĩkenerera ũndũ ũyũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩ atĩ mbica ĩno ĩhũrĩirwe kũndũ thibitarĩ na tũramenya ũguo nĩũndũ wa indo irĩa tũrona haha ta gĩtanda kĩa thibitarĩ, ningĩ nĩtũrona kamwana karĩa karoneka gakoretwo karĩ kũu thibitarĩ na nĩgacereirwe nĩ andũ erĩ, anake aya erĩ macereire kamwana gaka nĩ maroneka gũkena hihi nĩgũkorwo kana gaka nĩkahonete na nĩkongereire ũgima wako wa mwĩri na nĩngĩ ica ikuhĩ nĩgekũrekererwo kuuma thibitarĩ .

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha rĩrĩ nĩ itinga rĩrathondeka mbara, harĩ na bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gũkorwo rĩrĩa bara yathondekwa nĩ yonanagia ũthii wanambere wa matũra, ningĩ aikari aitũra rĩrĩ nĩmarĩhotaga gũtwara indo ciao thoko ona ningĩ kũgĩra thoko nginya mĩciĩinĩ oho ciana cia cukuru nĩrĩgĩaga na ihinda ihũthu rĩrĩa marahũthĩra bara ĩno magĩthiĩ cukuru. Maũndũ mangĩ nĩ atĩ rĩria kwaura na kwaura mbura nene kĩguo nĩkĩgĩaga na njĩra ya kumĩrira na nĩkĩgiragirĩria mũiũro mĩcĩinĩ.

Kĩria kĩrathiĩ na mbere haha mbica ĩno ĩronekana ĩhũrĩirwe thukuruinĩ wa mathomo ma igũrũ wa Kabarak na ũrĩa kũronekana nĩ atĩ aya nĩ arutwo erũ arĩa mokĩte cukuruinĩ ũyũ kwĩandikithia nĩguo mabĩrĩrie mathomo mao ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Harĩ bata mũno mũndũ gũthiĩ gũthoma mathomo ma gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo akamenya wĩra ũrĩa arĩruta rĩrĩa arĩrĩkia cukuru. Maũndũ marĩa andũ mathomagĩra nĩ maũndũ megiĩ mbeca ,maũndũ megiĩ bengi, maũndũ megiĩ thibitarĩ ,mandagĩtarĩ, gũkũ nĩkuo mokaga gũthomera.

Maũndũ ma bata marĩa maronekana mbicainĩ ĩno nĩ atĩ, ũũ nĩũrugũria wa mũtambo wa thirikari wa eCitizen, mũtambo ũyũ ũrehete motungata mothe ma thirikari handũ hamwe atĩ rĩu mũndũ ndarĩbatarana kũingĩra maũbici ngũrani ngũrani agĩetha ũtungata owothe wa thirikari. Ũtungatainĩ ũyũ nĩũcokete ũkahũthia marĩhi ma ũtungata wa thirikari na mũndũ kwamũkĩra maũndũ marĩa arenda naihenya kwoguo ihinda rĩrĩa mũndũ arĩ oyaga nĩ ikuhi mũno tondũ motungata mothe marĩ mũtamboinĩ ũyũ ũmwe.

Mwĩcirĩria wakwa harĩ harĩa tũrorete ta bũrũri, harĩ maũmĩrĩra ma gĩthomo rĩrĩ tũtonyetie tekinoronjĩ cukuruinĩ cia mũthingi nĩ atĩ nĩ wega mũno kũrehe mũno tekinorojĩ macukuruinĩ ma mũthingi tondũ tekinorojĩ nĩ ĩhuthĩtie mwĩkire wa maũndũ maingĩ mũno thĩiniĩ wa bũrũri ona thĩiniĩ wa thĩ. Ciana citũ ĩria cirĩ thukuruinĩ cia mũthingi nĩikwambĩrĩria wega kũmenya ũrĩa mangĩhuthia mũtũrĩre wao ona ningĩ mũtũrĩre wa bũrũri rĩrĩa magimara na mahote kũhuthĩra tekinoronjĩ harĩ gwĩkũria oene na gũkũria bũrũri wao.